Ma en tich mar pedho kitanda. Anyalo puonjo ng'ato mondo otime kochieo gokinyi. Mokwongo, ogolo onget manoninde mamalo topedho mapiny kata miluongo ni bedsheet. Kosepedho, tokao onget mamalo, tochako opedhe wiye kanyo maber kasto neno maber.

Ma ot majii odake, kendo kitanda opedhi, lewni nie kitanda, bege ni piny chiemo bende nie bathe kanyo e mesa. Gima biro e pacha en koso ler, mae nyiso, maen ranyisi ni jogi okrit ler makare, emomio gik moko duto yudore e dier ot kendo kitanda be kopedhi e yoo makare. Ma nya kelonegi twoche opogore opogore kata nyalo keto aluora margi bedo molil ainya.

Mae en picha mar mine adek kachiel kod nyathi matin, miyo achiel otingo kweru to miyo achiel otingo simu. Mae en chalni ote maber oyud, odonjonegi e sim kendo girango sime kaginyiero kagin gi mor ahinya ka nyathi to gimake e bade kendo rapur mane gipuro go, mane miyo achiel puro go bende oting e lwete kanyo gi mor mogundho.

Ma en tich mar loso kombe. Kendo gige tich mwadhi dwaro mondo watigo gin kaka bepe, gin kaka koshon mayom, gin kaka law. Gendo ng'eyo, mondo mi itim tijni nyaki ibed gi lony mar ni in fundi mar loso kombe kendo ing'eyo kaka onengi iket bepe mondo obed obed kom mo maber ma dhano nyalo bedie ma nyasanie

Mae en tich mar choko taka kata gik miluongo ni scrap ei taka. Kane an ja primary natiyo tich mar kwanyo scrap kata chumbe e gik mowiti kata plastic mane wadhi wamiyo jomoko to gimiyo wa pesa to gidhi loso go gik mamoko. Gimane otimore momiyo naweyo tijni en ni ne wapuro puodho kendo ne wadok e pur moloyo dhi kwanyo scrap

Ma en guok kata iluongo ni chiwawa. Ahero tijni en tich mar pidho guok mar chiwawa nikech mokuongo guogni konyowa e security. Kanitie ngama rach madonjoni e compound kata gimarach mawendo todhi gweyo manyiesini nitie gimoro maok timre maber. Mar ariyo oloso osiep mapiyo kosengeyi tobedo kaka osipni makende kendo inyalo tugo kode kendo ka i train e tinyalo ore kuonde mopogore opogore, omiyo an ahero pidho guok mar chiwawa mondo obedna kaka security konya e rito dala kendo obedo kaka gir tugo bedne kaka gim ainyalo oro

Magi gin dhano mosebiro mondo mi oyud kony kuom miyo mobedo koni morwako shati ma white to nigi bag, kaachiel kod kalam e lwete. Jogi ndiko nying gi, gi kaachiel kod details gitee madwarore. To chal ka gima iolo gi pesa moro kata giyudo ber kokalo kuom, miyo man kae nie. Omiyo gindiko nying gi piny kaachiel kod gik moko duto madwarore mondo giyud kony no mapiyopiyo

Ma en jikon kama itede. En aneno sande, aneno chiemo mocham towe ma nie sink. Magi gin gige jikon kendo gilil. Chal ni ochiemie, todhi oketgi aketa e wi sink ka ok oluokgi.

Mae en tich mar yalo del kod kony mar yalo del. Gimiluongo gi dho ngere ni family health care. Okonyo e ngima ji e yore mopogore opogore kaka apoya mar yalo del. Wanyalo nono tuoche motelo kendo okonyo nono tuoche kod yudo thieth. Mar ariyo, omedo kinda e tich. wayudo ni dala ma ji ngima, jogo tiyo e yore maber kendo gikonyo e gweth mar pinygi. Wayudo kendo ni okonyo joma nigi chandruok. Machielo, onyalo konyo e yore mag mwandu. Ka ikawo insurance mar yalo del, to mano onego itigo kidhi e osuptal, insurance ni nyalo konyi, koro ok iti gi mwandu e thieth. Kendo, okonyo bende e dongruok mag anyuola kata mag alwora kuma intie kata kuma ng'ato nitiere.

Mae en kar puko taka kata gik molil. Aneno bende dhok mani ei taka gi. Ma manyiso ni piny otuo kendo onge gima dhok chamo. Koro dhok obiro manyo chiemo e takataka, gik mowiti. Ochalo ni en town to piny otuo omiyo lum onge. Dhogi koro manyo gik machalo kaka gin rabolo mowiti ema mondo gicham mondo gibed mangima.

Kang'iyo pichani, aneno mitambo mar wuoyo, aneno kombe, aneno nyingo mar, aneno gimoro machalo kod mesa. Manyiso ni jogi ni e chokrwok moro mar jii mathoth kata wuoyo ewi twak moro Kendo aneno ni aneno jogi, gin gichalo jok mawuoyo kuom pesa, kata gik moko mag ekonomikia. Kendo kachak ang'iyo gi, gichalo jok mawacho gima ong'eyo. To gima giwacho, gin gik manyalo konyo oga konyo oganda kata konyo jii nikech ginenore jok mosomo man gi rieko mathoth

Mae en kola, kae donjo kod star aboro achiel ochiko hash ineno gik moko maluo gi e yore mag Nairobi Expressway. Mokuongo ka idiyo star aboro achiel ochiko hash, idhi ng'iyo kodi mar senti mari mar toll point, idhi chajo ATC akauntu mari gi Mpesa kendo idhi ngiyo, idhi ng'iyo matoka duto ma isebugo gi akaunt mari kendo idhi ng'iyo, ngiyo kad duto ma isbugogi MTC service kendo idhi ngiyo wuoth mari adek mogik e Nairobi Expressway. Kendo piny kanyo nitie hot, service hotline, gindiko nambagi ma minyalo yudo gi godo online kachiel kod email margi kendo inyalo scan code magiketo kanyo mondo mi ichop irgi mapiyo piyo

Kaneno tijni en tich mar chora kod tegno ken mar pesa gi ng'eyo pesa miluongogi English ni strengthening financial health through financial literacy. Kaneno tijni gik moko mathoth biro e pacha, mokuongo ijni en teko ne jii, tijni dwaro miyo jii rieko kod siso mondo ginyal manyo yie maber kuom gik mapodho pesagi. Mar ariyo tijni en ngima motegno kod kwe. Ka jii ong'eyo tijni mar pidho pesagi maber kod kano to ginyalo bedo gi ngima motegno kod kwe. Tijni kendo konyowa mondo wang'e yore manyien ma, ka wangeyo pesa, pesa loso yore mag kano kata kito, keto pesa mondo omedre, iluongo ni kungo. Tijni bende konyo ohala mar piny nimar rieko mar mar goyoyie kuom moko mag pesa miyo ji bedo, bedo momeo kagikano pesagi kendo medore